Pidho gwen en mwandu kendo en tich maber. Tijni e alworawa itimo e kidienje mopogore opogore nitie gwen mopogore opogore ntie thuon ntie si kendo nitie kienyeji bende. Iyudo ni gwengi mondo ipidhgi nyaka bedni isegeronegi ot kumagininde kendo kumagitoke. To bang'e bende nyakibed ni in ng'ama nigi ng'eyo kendo ing'eyo ni mae gwenoni en akete ni en gweno mar tong' to mae en gweno ma auso to ma en gweno ma tongego okatigo to tongego awe mondo oto mondo omed gwen mamoko. Koro mago ng'eyo bende ma ng'ato nyaka bedgo. Wach machielo be nyaka bedni kuma ikete gwengo kata kaen gweno mosetoyo, nyaka ilosne kumoro maber ma otenga ok nyithindo manyiso ni ichielo maber kendo mondo kik otenga. Chiemo bende imiyogi, pi bende imiyogi nikech magi en gikma gwen dwaro e alworagi.

Mae en soda kendo soda mar fanta. Soda mar fanta en gima kaneno to aneno mana ka denda osebedo mamor, kendo denda osebedo gi yot, nikech en soda moro mamit, soda makelo nthatho moro ne del. Kiyude seche ma ihol siminyosori, tikao soda timadho, soda mar fanta, to idhi winjo maber kendo idhi winjo kakoro inyakata dhi mbele kanitiyo. Kanitiyo to iwinjo ka inyadhi mbele gi tich manitimo nikech isemadho soda mar fanta. Soda mar fanta kelo mor kata freshness moro maber e del, kendo omit sanasana sa miol kata sa mijon, tikawe tichako kuote tidhi winjo maber kabisa. Pii bende aneno kanyo pii mar dasani. Opii maber kabisa nikech enbe en pii maketho riyo. Kimothe to oketho riyo te, kendo iwinjo kakoro in ng'a moro makoro dendi nyien, iwinjo ka dendi nyien kendi inya dhi mbele gi gima nitimo. Koro mago gin gik manigi nengo, kendo gikelo mor e del kendo gimedo ne ng'ato ngufu.

Od bura, maa riwruok mar jood bura kendo jood bura riwore e ute mek bura kendo ka giseriwore e ute mek bura to gidhiwacho weche manitie. Gin e jokma ochung' ne jopiny kendo gin e jokma kelo weche ma oti mondo otigo e pinywa mar kenya. Iyudo ka jogi gidhii to giriwore to giwacho weche ma jopiny onyisogi mondo giwachi kendo gidhiriwo pachgi e wechego to giwachogi achiel ka achiel to ka gisewachogi achiel ka achiel to gibiro gi riwruok achel kendo gibiro gi dwoko achiel ka gisebiro gi riwruok achiel, to gidhinyiso jatend piny alaf kaginyiso jatend piny to jatend piny yienegi mondo giket ayanga gimane giwacho e bura. Koro ma en achiel kuom yoi ma jopiny bedo represented jopiny, achiel kwom yo ma jopiny ichung'negi e kidienje mamalo e yor sirikal, ka osewach weche kamano to gibiro gi dwoko to ginyiso jopiny dwoko ma gibirogo to ging'iyo ka be jopiny oyiego, kopo jopiny otamore to gidhichako gidok e od bura to giwacho weche gigo koromae en achiel kuom gige sirikal moketi mondo owinj duond jpiny

Rieko kod ng'eyo, ringo e paro ka owach kenyatta University. Mae en University ma en mbalariany ma konyo nyithindo kendo en mbalariany mapuonjo nyithindo mondo obed gimoro e pinyni. Iyudo ka ma en mbalariany ma engi puonj mang'eny; opuonjo jii bedo dakteche, opuonjo jii bedo jopuonje , opuonjo jii bedo joriw pesa kata jokwan pesa kendo opuonjo nyaka jii bedo bedo jotelo madongo e kenya kae, koro mae en university ma nigi nengo, nikech okonyo jii bedo gimagidwaro mondo gibed e pinyni, kendo puonj dhii mbele kanyo e yoo maber, puonj manyangafu, ka nyathi dwaro bedo daktari to kodhii e kenyatta university to odhiyudo puonjno kaka odware, ka nyathi dwaro bedo japuonj to odhii e kenyatta University odhiyudo puonjno kendo mano e gima odhibet. Kida bet ja od bura idwabedo lawyer to idhii e kenyatta university magi tee gin gikma ipuonjo e Kenyatta University, koro mae en mbalariany maber kendo mbalariany ma ka nyathi odhie to nyathino geno ng'eny ni odhikadho kendo odhibet gimoro e pinyni kendo gima odhibetno en gimaber odhiyudo tich maber.